Ore eninko pisum oltungani peyiolou ena siai naa ingas aaku ore ilo tungani naa olairemoni ashu ormfugaji loifuga intokitin anaa eramatare oonkishu ,amu teniyiolou ataramata nkishu naa iyiolou ake sinye ataramata kuna motonyik . amu ore kuna motonyik tenifuga amu ekijo yiook tenkopang motonyik. naa tenifuga kuna motonyik ashu iramat naa ekiyaki faida sapuk . naa ingas ajoki oltungani tangasa teshetu enkaji ,ore pindip ateshetu enkaji enye ,ninguraki ntokitin pookin naijo duoo nanya anaa endaa paa indim taa alo ainyiangu ashu aingoru te wuei netumieki ,niyau aramat. ore kuna motonyik naa faida sapuk amu ekincho faida sapuk. amu ekincho irmosorr, nekincho nkiri ,nikiiki sii nkera . ore peiu nena lukunguni ,nimir nitum iropiyiani ,nitum naji school fees ,nitum enkurma oonkera . niaku ore ena toki tenifunza oltungani naa kisidai amu teneyiolou oltungani naa keaku kelelek maisha enye ,entumoto oontokitin enye niaku anaa iropiyiani ashu endaa.

Ore oshi peyie itushul ilairemok irpaek omboosho tolchambai naa endaa ina kiti natumoyu toorishat pookin na kelelek ambulunore enye amu ke kesioki abulu nee endaa natumoyu te natumoyu oleng amu kelelek irpaek teninyiangu ,nelelek impoosho . niaku ina oshi pitushul amu tenishul ninye pepuo nebulu naa endaa naa iyier nabokata mintoki alo aingoru aitoki naitushulakini. intushulaki ake nena poosho olelo paek ninyanya. niaku ina oshi pitushul, penyor nche airemo amu entoki nalelek etumoto naa kelelek si ilapaitin kutik eya pe bulu ninche.

Ore inkibelekenyat sapukin nayawua eunore tenarishata naa ore ntokitin kumok nenotoki ntokitin kumok naret ilaramatak teunore amu enotoki imashinini nareti iltunganak . amu ore nari naa enchembe intumia tenirem olchamba ore taata nenotoki iltarakitani, niaku eyawua ina nkae eunore enkibelekenyata sapuk teunore . amu keaku tolchamba, oltarakita naa kirem ewuei sapuk nitum anoto ewuei sapuk niun.

Ore tenkopang naa ore eunore sapuk naitasapukitae naa ene biashara. amu ore tena kop ang naa enkop orpukel naa meunishoi kake kifugae intokitin namiri . naa ore tena kop ang naa nkishu ninye eunore ang amu inye ifuga ,niramat ambaka nebau kiwango nidol ajo etaa tenamir ena toki ashu ele kuo ashwaa ena kiteng naa kayaki faida anaa ene n`daa nanyai tiang amu keaku tenmir etasapuka naa keaku katum endaa nanya inkera tiang ,natum mpisai natum alaakinye sukuul. ore ngolikinot nikitum iyiook tena siai ang ,tenaramatare ang ashu tenaunore ang amu inkinishore amu nena kishu kiun pekitum entoki nikinya naa keya nesapuku olameyu amu orpukel ele lotoyio oleng . keya nesapuku olameyu nelotu olameyu nengas ninye aidakie nena kishu.

Ore enaa enadolta naa darasa ena natii inkera netii ormwalimui naa kadolta ajo egira inkera aisuma ,enkisuma nagira aendelea tene wueji . niaku ore ene wueji naa darasa naa sukuul nagira irmwalimuni aisuma onkera.

Ore amu etoponari ildukai le Agent oleng naa ore petoponari naa iltunganak lotaa kumok netayiolito iltunganak esiai e Agent . amu ore agent na pintayu iropiyiani ashu ipik naa ore petoponari naaa iltunganak naa lotoponar ina petoponari agent . ore ngolikinot nagira agent aimaa naa keya nemeeta ena toki naji float ashuaa ropiyiani ake cash eeta nemeeta inaitau oltungani.

Ore eninko tenimbelekeny enkarna enkerai ino einoto naa ingas adumunye tedekenya nilo sipitali nilo atumore orkitari apa ewueji nitounyie ina kerai . nilo atumore orkitari niya embuku enye e clinic . ore piya embuku enye e clinic niliki orkitari ajo iji oji ,kayieu naibelekenyakini ena arna naa kidim ake orkitari aibelekenya . ore pindip aibelekenya nishuku ang ,nilotu alo ainguraki ina palai einoto ana ina cerificate. ore piya naa keaku naa etalie ajo ibelekenya olkitari amu mokire naa etii ina buku e clinic. niaku etaa naa kepuoi ake asuj anaa enatejo ninye orkitari ena buku.

Ore entoki nadolta tene naa kadolta esimu olaini . naa ore ,ore ormarenge latoningo oipirta ena bae naa kitolimuni oshi ajo ore teninyiangu olaini niaku ina siri ino hasa pin ino olain ashu pin empesa. naa ore ormarenke latoningo naa pisudoo pin ino oleng, nisudoo pin empesa metaa mmee poki tungani oyiolo niaku iyie ake nayiolo openy naa iyie ake nayiolo pin empesa ino

Ore enaa enadolita naa irnganayio kulo louni haswa etumoyu kulo nganayio tolairemok amu ninche loun. ore peun naa kikesuni. ore pikesuni naa indi atiira nipik iropiyiani . naa ore engeno sapuk naata naa ore enatoki naa ekiaki faida amu indim atimira ,nitum iropiyiani ,nitum endaa amu tinimir ninyangunyie nena ropiyiani enye ninyangunyie endaa . indim si ainosa tenebo onkera inonok .